Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ marĩria nĩ mathimwo rĩrĩa kũrĩ na wongerereku wa kũgwatanio thibitarĩ-inĩ iria irĩ hakuhĩ na niĩ, aheani motungata mogima wa mwĩrĩ, matigagĩrĩra atĩ nĩ meka ithimi ciothe iria ibataranagia kuonania mũrimũ ũcio wa marĩria, ũũ nĩ kuga atĩrĩrĩ, rĩrĩa meka ithimi icio cia marĩria, makoragwo mena ũbacĩrĩru ũmwe mũnene mũno, oro hamwe na wĩigĩrĩrĩki, nĩ getha kũme nĩ getha atĩ rĩrĩa macokio macio maima, nĩ mama na nĩ maroretwo na ũbacĩrĩri mwega mũno, na atĩ nĩmo mabatiĩ kũheyanwo kũrĩ andũ, orohorĩ nĩ mabatiĩ gũthima mĩena ĩrĩa yoothe ĩrecirĩrio atĩ nogũkorwo kwĩna mũrimũ ũcio wa marĩria, mataheyanĩte ndawa iria iheyanagwo nĩ getha kũgirĩrĩria gũtamba kwa mũrimũ ũcio wa marĩria, orohorĩ nĩ mabatiĩ mamenye marĩ aheani a mũtungata ma ũgima wa mwĩrĩ, nĩ atĩ ona mathibitarĩ-inĩ, mũrimũ ũcio no wongerereke na gĩthimi kĩmwe kĩnene mũno, kwoguo nĩ mabatiĩ kũrũmĩrĩra maũndũ marĩa mothe mabataranĩtio nĩ getha kũ kũnyihanyihia kũgwatanio kwa mũrimũ ũyũ wa marĩria mathibitarĩ-inĩ.

Niĩ Sacco ĩrĩa menyanĩte nayo na no ngombe mbeca kuo nĩ Sacco ya Mentor Sacco. Mentor Sacco nĩ Sacco ĩmwe njega mũno, na gĩtũmi kĩrĩa kĩngĩtũma ngombe mbeca kuo nĩ atĩ, niĩ ndĩ mũmemba wao wa Mentor Sacco nĩngũigithia mbeca akaunti-inĩ yakwa. Oroho-rĩ rĩrĩa kaũndũ kaumĩra, na nĩ ka hi na hi, nĩũkoraga ati niĩ ndĩ ta mũmemba wa Mentor Sacco ndĩ mwĩtĩkĩrie gũthiĩ kũruta mbeca iria njigithĩtie, nĩgetha ngĩtangĩkĩre kaũndũ kau kahanĩka angĩkorwo nĩ ka hi na hi. Oroho-rĩ nĩmaheanaga rũni, na rũni rũrũ rwao-rĩ gũtiramakania kana nĩ rwa mbiacara, gũtiramakania kana nĩ rwakwa mũndũ kĩumbe ona kana nĩ kamũcara ndĩrakĩheo na mũico wa mweri ndũkinyĩte. Oroho-rĩ Mentor Sacco -rĩ nĩmakĩheanaga gĩthomo wa wũigithia, na ũrĩa ũbatiĩ gũkĩruta mbeca ciaku ona ũrĩa ubatiĩ gucihũthĩra.

Kĩrĩa gĩtũmaga Lwanda Magere akorwo arĩ mũtongoria ũkũngũyagĩrwo mũno mĩena-inĩ ya njaruo, nĩ ũcamba wake, ũrĩa wamũhotithirie kũrũa na kũhota njamba cia rũrĩrĩ rwa nandĩ. Na ũcamba ũcio wake wamũhotithirie kũgitĩra andũ ake a rũrĩrĩ rwa njaruo. Oroho-rĩ, Lwanda Magere arĩ na hinya ũmwe mũnene mũno, ũrĩa waumanaga, kana kĩhumo kĩa hinya ũcio gĩakoragwo kĩruru-inĩ gĩake. Na hinya ũcio nĩguo wamũhotithirie kũgĩa na ũcamba, na kũrũa na njamba cia rũrĩrĩ rwa Nandĩ na agĩcihota, na akĩhota kũgitĩra andũ ake, a rũrĩrĩ rwa njaruo. Na kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga akorwo arĩ mũtongoria ũkũngũyagĩrwo mũno, mĩena ĩo ya njaruo.

Mũhunjia kũhoera ciana maũndũ-inĩ ma ndini, na mũingĩ, nĩ kuga atĩrĩrĩ, rĩrĩa mũhunjia arahoera ciana, akoragwo agĩciĩtĩria kĩrathimo kuuma kũrĩ Ngai, agĩcihoera atĩ, cirogia na mũtũrĩre mwega, wa kĩroho, oroho wĩtĩkio wao, ũrotuĩka wa gũkĩongererwo, oroho rĩ, rĩrĩa arahoera maũndũ ma ndini rĩ, akoragwo akĩhoera atĩ maũndũ macio ma ndini, tuge nĩ takanitha onakana kiugo, kĩrogĩa na ũgacĩru, nĩ getha gĩkorwo gĩa gũciara matunda mamwe mega, oroho rĩ, rĩrĩa arahoera mũingĩ akoragwo akĩmahoera irathimũ, oroho rĩ, akĩmenyithagia Ngai mabataro mao, kũgiĩka kwao, oroho na mũtũrĩre wao wa kĩroho.

Ĩĩ atongoria a ndini, nĩ mateithĩtie kũnyitithania ndũrĩrĩ, na nĩĩ gwĩciria mahotete kũnyitithania ndũrĩrĩ, nĩ ũndũ wa gwĩka ũũ, atongoria aya a ndini nĩ mahotete kũrongoria wũiguwano ũũ nĩ kuga atĩrĩrĩ atĩ rĩrĩa ĩtũra-inĩ kwaumĩra haro andũ magakorwo matiraiguana, atongoria aya a ndini nĩ makoragwo na wũigĩrĩrĩki wa gũtwithania macira macio, na makera arũmĩrĩri ao gĩtũmi kĩega gĩa kuohanĩra, na orohamwe andũ ũrĩa mabatĩ gũikara maiguwanĩte. Oroho atongoria aya a ndini makoragwo marĩ mũgambo wa andũ arĩa mahinyĩrĩrĩkĩte ĩtũra-inĩ, na rĩrĩa meka ũguo makoragwo mahotithĩtie atĩ ĩtũra-inĩ rĩu andũ nĩ maikara mena wũiguwano ũmwe mũnene mũno .

Ũũ nĩguo atumĩa mangĩonania gĩtĩyo kĩao harĩ athuri ao hindĩ ya kũrĩa irio. Atumĩa nĩ makoragwo na wũigĩrĩrĩki wa kũharĩria irio oroho na kũihũrĩra athuri ao na gĩtĩyo kĩmwe kĩnene mũno. Ũũ nĩ kuga atĩrĩrĩ atumĩa matibatiĩ gũĩkanĩria athuri ao irio metha-inĩ no mabatĩĩ thutha wa kũĩhũra maĩkaranie na marĩyanĩre irio na athuri ao. Nokũngĩgĩkorwo atĩ atumĩa aya nĩ mekũrĩte irio mbere ya athuri ao nĩ wega maĩkarie athuri ao makĩrĩa irio na makamoria atĩrĩrĩ kana nĩmaiganĩrĩte na irio icio. Na rĩrĩa athuri aya marĩkia kũrĩa irio nĩ wĩigĩrĩrĩki wa mũtumia kuoya thani icio na gũcitwara riko rĩrĩa mũthuri arĩkia kũrĩa irio.

Ũnyitanĩri wa andũ thĩ yothe ũkoretwo na maumĩrĩra maya, kũrĩ ũndũire wa andũ, ũũ nĩ kuga atĩrĩrĩ atĩ thaa ici andũ nĩ mahotete kũmenyerera mĩtugo na mĩikarĩre yao, oro ningĩ nĩ mahotete kwandandũra ũndũire wao, ũnyitanĩri ũyũ-rĩ, nĩ ũhotithĩtie andũ a ndũrĩrĩ itiganĩte, gũcenjania ũndũire wao na andũ acio angĩ, kwa mũhiano-rĩ, rĩrĩ agendi moka gũtũgenera gũkũ bũrũri-inĩ rĩ, na macoka mathiĩ thoko-inĩ kũgũra indo cia ũthaka, na thoko ĩno rĩrĩa marenderio indo cia ũthaka nĩ andũ akuuma rũrĩrĩ rwa mathai, ũkoraga ageni acio nĩ mahota gũthoma na kũmenya mĩtugo na mĩikarĩre ya andũ a rũrĩrĩ rwa kĩmathai, ũgakora atĩ nĩmahota kũmenya ũndũire wa mathai. Oro ningĩ tekinoronjĩ nĩĩrahotithia andũ kuma thĩ yothe gũthoma mĩtugo na mĩikarĩre ya andũ a kuma ndũrĩrĩ itiganĩte.

Ici nĩcio njĩra iria ithuĩ ta rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ tũngĩhota kuonania wendo witũ harĩ ciana cia ndigwa. Njĩra ya mbere nĩ ĩno, nĩ kũhe ciana ici mũciĩ wĩna ũgitĩri mũiganu, ona ningĩ mũciĩ wĩihũirwo nĩ wendo, nĩtondũ ciana ici cia ndigwa kĩrĩa gĩkoragwo cikoragwo cibataranĩtie mũno mũtũrĩre-inĩ wao nĩ mũciĩ wĩihũirwo nĩ wendo, nĩtondũ nĩciendete mũno gũkorwo cikĩamũkĩra wendo wa mũciari. Ona ningĩ-rĩ, no nginya ithuĩ ta andũ a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ tũmenyerere kĩrĩa ciana ici irarĩa, nĩtondũ nĩcibatiĩ kũrĩa irio iria ikinyanĩirie ikĩro. Na, ningĩ-rĩ, no nginya tũcihe nguo nĩgetha tũgirĩrĩrie mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na heho. Ona ningĩ-rĩ, njĩra ĩno-rĩ no tũmĩhũthĩre kuonania wendo kũrĩ ciana ici cia ndingwa na gũcitwara mathukuru nĩgetha ciana ici cihote gũthoma, cihote kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ wa na hau kabere, nĩgetha citigatuĩke ciana cia kũhoyahoya, no matuĩke andũ mangĩhota kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ wao.